Kaka ng'ama japith, obrogero ot mondisre matin mobroketo e gwen bang' gero kamano, obromanyo gwen matindo mapok obet madongo ahinya mondo omi oket e odno. Bang' kosetimo kamano, obomanyo gik ma gwen bochieme, bang' manyo gik ma gwen bochieme, obo manyo chiemb gwen be. Koseyudo gigi te, obo manyo kendo gima gweno nyalo modhe pi koro koseyudogi te, obokawo chiemb gwengi toporo e gicha, yani gima noyudo ma gweno oripo chiemyeni toporonegi chiemo kuonde mopogre nwach ang'e ni gwengo brobet mang'eny. Bang' kamano obonyaka olonegi pi ma ka bang' gweno osechiemo to gweno bomodho.

Ng'at mokuongo en Raila, Raila nigi nengo nikech jopiny mang'eny ohere. Kata kane olaro kom mar ker kata kane olaro kom mar ker ji ohere nikech yani en gi mbi moro ma ogogoji kasto ji ohere ahera ji bogone kura kata ka oyombe kamano to pod ji pod bohere.Ng'at mar ariyo en Babu Owino. Babu Owino jii ohero nikech en ong'ama thuon kata kowuoyo onge ng'ama oluoro. Kasto kendo gima ji oherogo Babu Owino en ni Babu Owino oheroji kendo omor gi jii duto. Obed mine, obed nyithindo, obed joma pod somo, Babu Owino mor gi ng'ata ang'ata.